Ore taa ele naa orkiseri ele a oshula a ominchi ,orpaek naa adolta enkiti toki naijo enkiringo .Naa ore naa peyieu nintobir ena naa ingas adungdung irpaek linonok , naa kikaranga naa ele kiseri , netii , kikaranga, niaku ore naa piyieu ningasa aitobir ele keseri lino , naa idungdung naaduo kitunguu, irnyanya ashua carrot , alafu paa ingas naa , nitangasa duo aichemsha , aitokitokie ena minchi ino, ninkarang pookin paa iponiki, tenimiata , tenimiata ena toki naji impoosho naa nintushulaki , aa indim ainosa orkeseri intushulaki impoosho , eminchi , ashu intushulaki akeyieyie ae toki pookin , bora akeyie metaa entoki najo matejo nai empooshoi ashu ata tana endengu doi by the way naa inosie nai ina , niaku nejia taa eikununo.

Ai akelelek naa enkinosata ele amu olmosori naa ele niata enkiti shai ashuu akaakejo naayi aaku kule ashu aashu kule akeyie, niata naa inkiti olkiti maembei lino aaninye naa ooku appetizer ninosinos naaduo pole pole, ore naa ele niata naa euma ino neeku idunkdunk ake pole pole kake naa eton itu inya naayi eton taa itu nya naayi ninteru anya ele maembei naa adunkdunk anyaanya ninye nai interie peekinteru nai aisho hamu ninteru naaduo aisho yaani peeinteru duo atum peeinteru duo aaku iyieu ninya naa endaa, neeku ninye inkas aiteru paaintoki atudunko naa ele. Ore naa iyata ena uma neeku ninye idunkdunkunyie pole pole inkutiti nkuti nyaanya, neeku naa ore nonkobinyie ena shai ino. Naa ore naa piinya ele mosori naa ekinjo naa inkufu pii aisho duo inkufu piipik neeku neponaa inkufu tiatua osesen, ore ele maembei naa enkijo naa entoki naji vitamin duo peeidimu imoyiaritin pookin.

ore naa ena naa orkiti gali onkiti skuma inonok onkuti kiri inonok. amu ore naa ele gali na orgali ompuka onkiri, oo adoolta orkiti maembei tede laa ninye naa interu aitaa appetizer neeku na ore pee iyieu nintobir ena toki naa ing'as adung'idung' impuka inonok. nidung'idung' kitunku. niung'idung' irnyanya. nidung'idung naaji inkiri inonk metaa kutitik. amu miyieu naa ninyia isapukin metaa ekigor. ore itudung'idung'o mpuka. nipik enkare orgali aitokitokie. ore pee itokitok nibukoki enkurma ino. nikurt orgali neku ilo. nipik kando. nintoki apik impuka inonok nitung'uo taa nitudung'o o kitunkuu nidung' irnyanya. matejo naaji irnyanya okuni. niata a nkiri inonok. ninteru naji aa ayier kiri kando amu mintushul naa nkiri oo o mpuka. niyier impuka inonok. ore pee ekunipik kando. nintoki aiteru nkiri inonok, kake inkirui naaji inter paa intoki alo mpuka. niyier nkiri inonok.ni fry duoo naji angas aitokitokie. nipk inaa are kando. nintokitokie nipik nkiri kando. paa itumoki ore taa peeku ninkraang'.ninkaraank pookin ni fry ai fryvduo nkiri pookin aitushul ompuka. nisaafaki isaanini.ni serve ake anaa esiana nirara. kake ore naa pee iyieu ninyia naa elde maembei inter anya paa itumoki ainosa ele gali. ore eton eitu inyia naa intuku.

Ore naai peyieu ninya ena lukunku amu ore naa ena naa chips kuku amu keji naa chips kuku nadoolta ajo iyata enkiti Sprite tende, iyata Stony tene niyata enkiti fanta. Ore naa pii yieu ninya ena iyieu ninkasa aituku nkaik, amu minya naa endaa aachafu. Ore peeyieu ninya naa interu naa amu kitegemea duo ewoji niyieu ninterunyie, kake ore ewoji sidai keeku imbunk ake chips tenewoji nibunk enkuku tenewoji tenkae aina paa keeku ikinyita ake amu ore naa peeinya enda kuku naa enkuku naa taa duo teknologia duo ena naa enitobira duo ena nkejuk nayeuo neekuenaa ore ena ninkas aiteru elekunku iriamaa, keeku ore owonyu ena niwonyu ena, iwonyu ena niwonyu ena, amu nakata naa itobirari nintoijorie duo ena ena fanta ino ashu ashu stony kake ore naaji esidai oleng' naa fanta naa naa nai too tunganak onyorr kitegemea duo ena ninyor iyie paa ore naa nai piidimu iyata matejo euma ino neeku injibu ake ena chips nitumoki aibunga elukunku tena aina metaa igira ake airiamaa pokira are.